Marigũ mendaga kũhandwo na ũbacĩrĩri mũnene hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arahanda, ndakamatumanie mũno ningĩ ndagatagũrane mũno. Ũriku wa irima ũbatiĩ gũkorwo ũrĩ fiti ta ithatũ, kinya ithatũ na nuthũ kana igĩrĩ. Naguo warie kuma irima kinya rĩrĩa rĩngĩ rĩbatiĩ gũkorwo rĩrĩ mita inya ithano hau.

Ũhũthĩri wa nenda thĩini wa ũrĩmi kana ũrĩa kana ũrĩa nenda citeithĩtie mũrĩmi mwena-inĩ wa kũmenya harĩa mũrĩmi arĩ kana harĩa mũgũnda wake ũrĩ. Nĩ ũteithĩtie mũno tondũ nĩ ũrateithia nginya thirikari kũmenya ũrĩa arĩmi acio megũkinyĩrwo nĩ indo iria mabatarĩte, indo ta mbegũ. Hihi ona nĩ marahota kũmatara wĩgiĩ rĩera kana ũgarũrũku wa rĩera, hihi kwĩna mbura kana hihi gũtarĩ. Maũndũ ta macio.

Ũrĩithia wa bata ici, kana mũthemba ũyũ wa nyoni, rĩambere ndiamenyaga ũrĩa irĩithagio. Wakerĩ ndiamenyaga atĩ nĩciendete maĩ mũno, ũguo hĩndĩ ĩrĩa ci ndatuĩkire wa gũciga, nĩciakoragwo itarĩ njanjamũku mũno, tondũ gũtiakĩrĩ maĩ, no hĩndĩ ĩrĩa ndakĩmenyire atĩ nĩ maĩ ciendaga, ndenjire o karima kana kanyamũ kahana karaĩ hau nja, ngĩkĩra maĩ, na ngĩkĩenja na ngĩkĩra maĩ na ngĩkĩra mũnyore. Nyamũ ici nĩciatuĩkire cia gũkena mũno thutha ũcio.

Mbembe nĩcio cirĩagũo mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ nocio nĩcio ihũthĩkaga cia thĩo igathondeka mũtu wa cũrũ, kana wa ngima, ona ningĩ mbembe nĩihũthĩkaga thĩiniĩ wa kũruga indo ta gĩtheri, mũkimo ona ningĩ nĩirĩagũo nĩ ngũkũ, ona mahiũ, kwa mũhiano ng'ombe ciarĩa mbembe, mbembe thĩe ciĩtagũo njenga nĩirutaga iria rĩingĩ mũno. Ũguo mbembe nĩ cia bata mũnene mũno mũno mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa.

Ici nĩ irio iria ciĩtagwo irio nyũmũ, na gatagatĩ wacio nĩnyendete mũno kĩndũ gĩtagũo njahĩ. Njahĩ nĩituĩkaga nĩiteithagia athuri mũno mũno mũno, guoka nĩ maũndũ megiĩ kĩhiko, tondũ ona ningĩ no mateithagia mũkũrĩre wa mũndũ nĩme nĩ njahĩ nĩirĩ indo iria mũthuri abataraga nĩgetha akĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ningĩ ona njũgũ karanga, njũgũ karanga nĩiteithagia mũno gũthondeka maũndũ ma mũciĩ mũtingĩhĩtania na mũtumia.

Ũhũthĩri wa bunda nĩ wabata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tondũ bunda ici nĩcio ihũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa tũkũruta magetha kuma mũgũnda-inĩ kĩndũ ta mbembe, mboco, waru na indo iria ingĩ, bunda nĩihũthĩkaga mũno nĩgetha gũtwara magetha macio mĩciĩ-inĩ itũ. Wakerĩ bũnda no citeithagia kũrĩma, ningĩ ona gũkua mĩrigo ĩrĩa ĩngĩ tigaa tiga tiga irio cia mĩgũnda, na ona gũkua mĩrigo, na gũthamithia mũndũ, ũguo bunda nĩ irĩ mabata maingĩ mũno thĩiniĩ wa mũciĩ.

Irio cia mũthemba ũyũ ciĩ cama mũno, kũringana na ũrĩa ũraciruga. Wa mbere ndũbatiĩ gũcitukania ciĩ ciothe atĩ mũcere na nyama thĩiniĩ wa thuburia ĩmwe, ibatiĩ gũkorwo ciĩ thuburia-inĩ itiganĩte. Ũguo mũndũ ambaga gũkaranga mũcere kando, na nyama kando, na agagĩkorwo akĩgũrĩte ikorobia kana angĩkorwo e gĩcagi-inĩ atuĩte na akarinda, na agakorwo acagũrĩte kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ angĩrĩanĩria kĩndũ ta mboga, na irio ici nĩcigũka wega mũno.

Ũrĩmi waa, wa mũmera ũyũ nĩ wa bata mũno tondũ mũmera ũyũ nĩguo ũtũheaga ndigi, ndigi iria ihũthĩkaga gũtuma indo kinya nguo, hihi mĩkwa ĩrĩa ĩhũthagĩrwo nĩ atumia, kana ĩkoha mahiũ hĩndĩ ĩrĩa megwĩkwo, hĩndĩ ĩrĩa marakĩrĩithio, na mũmera ũyũ noũkĩheaga andũ wĩra, iganda-inĩ nĩ andũ aingĩ makoragwo mandĩkĩtwo, na mũmera ũyũ bado noũtwaragũo thĩiniĩ wa nanja wa bũrũri, nĩgetha makenderio onao magathondeka ndigi ciao.

Ng'ombe kana njaũ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, tondũ ona Gĩkũyũ kiugaga rũru rũtarĩ njaũ nĩkũhuka rũhukaga. Tũrona haha nĩ ng'ombe ĩrĩa ĩrakĩrora gacaũ kayo, na ĩgakenda mũno tondũ nĩroneka hihi nĩgũgathikĩrĩria ĩragathikĩrĩria, ũguo wendi wa ng'ombe ĩyo kũringana na niĩ nĩ gacaũ gaka gagĩkorwo nĩgegũkũra na gagĩkũre karĩ kega, nĩkĩo ona ũngĩthiĩ gũgakuhĩrĩria, mamu wao nĩa, no akũgũthe.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩwĩkĩkaga na njĩra itiganĩte thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa. Wambere ng'ondu nocirĩithio gĩthaka-inĩ, ũguo mbica ĩyo haha ĩroneka cirarĩithĩrio gĩthaka-inĩ. Wakerĩ ng'ondu ici no cigũo thĩiniĩ wa nyũmba, nyũmba njirigĩre wega handũ itangiurĩrwo ikarehagĩrwo irio hau. Na wagatatũ no ĩkorwo nĩ maũndũ maya merĩ manyitanĩte, atĩ ng'ombe, ng'ondu noũcihingĩre nyũmba, kana ũcirĩithie gĩthaka-inĩ.

Ĩno nĩ mĩtaro, na mĩtaro ĩno noĩkorwo nĩ yakũhanda kĩndũ ta waru, ona nyanya rĩmwe nĩihandagwo matego-inĩ, metagũo matego. Mũndũ akoragwo atemete mũtaro agacoka agoka akĩhingaga mũtaro ũcio nĩũndũ wa maĩ matigathiĩ na mĩmera ĩrĩa ũrahanda ndĩgathiĩ, no kaingĩ na kaingĩ kĩrĩa kĩhandagũo ũũ nĩ waru, nĩgetha waru icio ciaruta mĩri, mĩri ĩyo nĩyo ĩtuĩkaga ya gũtuĩka waru, na no nginya mĩri ĩyo ĩkorwo ĩ handũ tĩri-inĩ mũingĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩatĩ ũrĩa mũgĩkũyũ eragũo atĩ ndangĩthiĩ iruga, na irio iria ekũheo iruga rĩu ciage waru. Ũguo ndona kĩndũ gĩkĩ nyonaga mũgĩkũyũ na waru na mũkimo, na maruga marĩa moothe mũgĩkũyũ akoragwo enamo, no nginya harĩgĩa waru either ĩmwe, kana igĩrĩ, kana itarĩ nyingĩ, kana onanĩcio ihũthĩkaga gũkĩruga mũkimo, ũguo ndona kĩndũ gĩkĩ nyonaga mũgĩkũyũ.

Ici nĩ ng'ombe na nĩironeka nĩ ng'ombe cia nyama, kana irĩithĩtio nĩũndũ wa nyama, tondũ nĩirakĩoneka na thutha ikĩrĩ ndathime kana nĩirĩte wega. Wakerĩ ng'ombe ici nĩironeka ciĩ nĩ kwendio irendio, no ũkorwo nĩ kwendio irendio, kana nĩ handũ iranyua maĩ, kana nĩ kũrĩa irarĩa, ndũngĩmenya no rĩu hau nĩtakwendio tondũ mũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩndĩrona ng'ombe cikĩrĩ o nyingĩ.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, tondũ ũndũ ũyũ nĩguo ũtũteithagia kũrĩma indo iria tũrabatara hihi hi na hi. Indo ta itũngũrũ, indo ta tũwaru hau tũnini, indo ta matharũ, ũguo indo ici tũhũthagĩra o mũthenya o mũthenya thĩiniĩ wa mĩciĩ itũ, no tũcione tũtegũtinda tũkĩgũra angĩkorwo mũndũ arĩ na gacunjĩ kanini ka mũgũnda, no ahote kũrĩma kĩndũ gĩkĩ kana indo itiganĩte, nĩgetha agakĩhonokia ciringi ĩyo handũ ha gũka kũgũra.

Thenge kana mbũri, nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, eeh na kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa e nĩ ũrĩa kĩndũ gĩkĩ kĩngĩthondekwo gĩtũike mbeca , wambere nĩ nyama , no ũthĩnje na wendie nyama, e kũrĩa andũ a mbucĩrĩ, wa kerĩ ,nĩ kwendia kũrĩ mũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩenda kũmĩiga, wa gatatu, nĩ kũmĩiga nĩgetha ĩciarane ee nĩgetha ũgĩtwĩke wa kwendia ciana icio cia cia ciaciarwo wendie cio handũ ha ĩyo nyene.

Haha nĩtũrona mũndũ na mũndũ ũyũ tumenyerete kaingĩ e mũmathai, nĩwe wĩna ng’ombe ici ciothe na nĩgũcirĩithia aracirĩithia, no haha nĩ ironeka nĩ ihingĩrĩtwo handũ tondũ ndirona ng’ombe ona ĩmwe ĩrarĩa, kwoguo mũmathai ũyũ nĩwe wĩigaga ng’ombe ici, na nĩ ũndũ ũrĩa wa kũmakia kana wa kũgenia nĩ kuona atĩ maathai ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ee arenda gũkĩnyua iria arĩnyuaga omweri rĩtarĩ itherũkie. Ningĩ nĩ ũrona e gatagatĩ ka ngombe cina hĩa na itiramũhutia, tondũ hihi nĩ ciũĩ ũcio niwe mwene.

Hĩndĩ ĩrĩa njaũ ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩra mahinda mayo maigana ũna hamwe na nyina, nyina wao kana ng'ombe ĩrĩa yamĩciarire, nĩũhotithagia njaũ ĩyo gũkũra wega, na ĩkahota gũkorwo hihi ĩrĩ na thayũ, tondũ nĩĩiguaga ĩ handũ hega moko-inĩ ma nyina, na nyina nĩhotaga kũmĩrora na ĩkamĩgitĩra kumana kũrĩ thũ.